Gũciarithania nyamũ nĩ njĩra ya bata mũno nĩũndũ wa maũndũ mega ta ũhoti mũingĩ wa kũgĩa na ciana njega na maũndũ mega marĩa arĩmi mendaga ta nyama nyingĩ, mahĩu maingĩ na ũhoti wagũkũra na kũgitĩra mĩrimũ. Njĩra ĩno ĩtũmaga nyamũ igĩe na ũhoti wagũkũra narua, kerĩ gũikara handũ o hothe.

Andũ aingĩ a Cumarĩ nĩ marĩ na ũgĩ wa kũhũthĩra intaneti na ũndũ ũyũ nĩ ũmahotithĩtie kũruta mawĩra mao kũhũthĩra intaneti. Kerĩ, mena mĩtambo ya kũruta mawĩra makĩhũthĩra intaneti, me na mĩtambo mĩingĩ ĩrĩa ingĩhotithia andũ kũruta mawĩra ma o kũhũthĩra intaneti na njĩra ĩno ĩgateithĩrĩria andũ aingĩ. Wagatatũ, wĩingĩ wa andũ arĩa marĩ na intaneti, njĩra ĩno nĩ ĩtũmĩte andũ aingĩ kũrũta mawĩra mao makĩhũthĩra intaneti.

Internet nĩyo yũkaga meciria-inĩ makwa. Internet nĩ kĩũndũ kĩnene mũno, kĩrĩa gĩtũmĩte thĩ yothe, ĩgĩe ta gĩcagi kĩmwe. Nĩ ĩkũrĩte mũno mĩaka-inĩ mĩingĩ mĩhĩtũku, na gũtũma ũrĩa tũrutaga ma ũndũ, ũrĩa tũgĩaga ũhoro, ũrĩa twaranagĩrĩria, na ũria tũhũthagĩra mahinda maitũ, makũhurũka, magacenjia mũno.

ta internet nĩcitũmĩte, gũthuthuria na kũruta indo njerũ, igakũra narua. Na gũteithĩrĩria athuthuria, mahote kũgayana ũhoro, narua, na kũnyitanĩra na andũ arĩa marĩ na ũgĩ ũmwe nao, kuma kũndũ guothe gũkũ thĩ. Ũndũ ũyũ, nĩũtũmĩte, ũgĩ wa tekinoronjĩ, ũthiĩ nambere narua. Ĩhotithĩtie, na ũgĩ kũrĩ andũ, na ũthii wa nambere gũcenjia. Na kerĩ, ũrĩa andũ marutaga mawĩra mao nĩũcenjetie nĩũndũ wa tekinoronjĩ.